Ore eninko tenintabir ena naa ing'as aing'oru naduoo tokitin naayieu eyiarare enaa irnyanya, inkitunkuuni ,cubes ninyiang'u inaduoo kirii onaduo tokitin lino ayier ning'oru enkima ning'oru imotiok pookin ontokitin naifaa neyierieki ninteru adung'udung irnyanya nitum eilata nitumoki atipika intokitin ewueji nebo peitumoki endaa atamelono niyieer nipik atua nipiku nitumoki aisafaa peetumokini aainosa ashuu ee peetumoki iladuo liteyieraka ainosa.

Ore ena naa embaye etipat oleng tenkop ang amu ore kulo matunda ee water melon naakeisaidia oleng iltung'anak peisaidia apik iltung'anak biashara nesaidia sii apik iltung'anak meinosaa metaa endaa neponaa afya tosesen neeku ore ena baye naa entoki etipat oleng teneesi amu keisaidia iltung'anak menoto endaa enaake nisaidia sii menoto iropiyiani neeku ore ena toki naa embaye etipat oleng teneesi temurua.

Ore entoki naitiship tena siai naa ore kulo naa ilmashungwa, ore entoki naitiship iltung`anak oleng tena siai naa ore ilmatunda naa iltokitin le biashara, iltokitin likiyaki irropiyiani imbenia ashu iliidim atipika irropiyiani imbenia. Niaku ore ena naa entoki e tipat oleng amu ore sii enkae ekidim aisaidia inoto irropiyiani oltung`ani anaake nitumoki anoto sii ninye anoto e n`daa ino anaake ashu endaa ino ninyia anaake, niaku ore ena naa entoki e tipat teneasi to losho aun matunda.

Pre ena naa eyiarata oonchapatini eeh ore entoki niyieu piitumoki ateyiara enaa keifaa oltung'ani niata enkurma enkano niata eilata niata orokiyo wenkima naa ore eninko peiyier ena tenaa mukorogo ena ashuu naikanda iyierita naa lazima peiyata entoki ninkantayie eataa onkorika oomukateni wenchata wore sii tenaa orkibuyu letaa inaduo naikantae ashuu inaduo naayieri oloshoro naa lazima piata eeh sukari nipik aitobiraki peitumoki ateyiara aing'oling'ola torkibuyu nitumoki atubukoki orokiyo ayier aitobiraki.

Ore siaai olturur oshumieki iropiyiani temurua naa ore enedukuya ore olturur naakeisaidia aisafe iropiyiani ore sii enkae ore olturur naakeidim aisaidia keidimi aisidia iltung'anak oonyamal neeku ore itururu lemurua naa entoki emaana oleng neeyau iltung'anak nebo neyau iltunganak metaa keboita iltung'anak kening'o iltung'anak meitoki iltung'anak ake aata embaasharoto fofauti tofauti orkulikae neeku ore iltururi lemurua naa iletipat oleng.

Ore itururi ooishooyo iropiyiani ashu iloishooyo iltung'anak aisho iropiyiani tesile neeyautua enkibelekenyata oleng amu etaa iyiolo iltung'anak naa ketum iropiyiani iladuoo loonyamal te nenyamal oltung'ani neeta ewueji neishiraki aomonunyie iropiyiani naisaidia neeku ore iltururi letaa ile maana oleng ashu neishangia ewueji sapuk tosho amu etaa keidim iltung'anak aisaidikata tenkata pooki nayieu aatum iropiyiani pooki naayieu naa keisaidia aaidip inchugulini enye.

Ore nkoitoi naatumieki iropiyiani tesile naa indiim naaji oltung'ani atudumu loan tooltururi nindiim sii oltung'ani atudumu loan te bank nidiim sii oltung'ani aisileno naaji olelatia ashu oltung'ani lidol ajo ekindim asiaidia ore pee isil nidol ajo ore kuna oitoi netaa ine maana oleng amu eisaidia iltung'anak metaa ketumoki oltung'ani anoto iropiyiani enkata pooki nayieu neeku ore kuna oitoi naa inetipat oleng eisaidia iltung'anak oleng tolosho.

Ore kuna ootoi naatumieki iropiyiani indim oltung'ani anotie eng'eno ooltururi .indiim oltung'ani aisileno olelatia endiim aisilenu iropiyiani te bank nindiim aisilenu te emshuari neeku ore kuna ootoi netaaa ine maana oleng ashu neisadia iltung'anak oleng amu etaa kenyamalu iltung'anak enaake neekukeeta ake iropiyiani naatum adake neeku ore kuna oitou netaa inemaana oleng ,eisaidia iltung'anak oleng.

Ore ening'o pee itum esile tolturrurri laijio ele Tala naa ashu too ntoki naijio ene Tala ashu branch, naa ibaki oltung'ani lasima piata oltung'ani savings ashu lasima piata account ore pee Miata account nig'oru iladuo turrurri ashu enidaolood enaduo AP Ina duo enye nitumoki airejisa nipik entokitin' pooki nayiu ore pee itumoki atodua nimitumoki aitodua aishoo limit ashu aishoo iropiyiani naaba enaa enisilenoo wengata nisileno wengata Nishuk ashu einterest naifaa nishumie.

Ore iropiyiani naadummu iltung'anak tenkop ang' naa kedumu iltung'anak iropiyiani oo ilturrurri neidim aatudumu iropiyiani ilturrurri laijio ele Zenka neeku ore tenedumu iropiyiani nedumu iropiyiani nairemishore ore sii Kuna ropiyiani keidim naaji iltung'anak ailima engop airemoki endaa neidim sii aataramatie enkishu niidim aatorikie enkera sukuul neeku ore ena naa entoki etipat oleng' ashu entoki emaana oleng' ele turrur leZenka teneishooyo iropiyiani aisho iltung'anak.

Ore ening'o iltung'anak pee elak esilen aitobiraki naa umh naa intadamu oltung'ani Eton eng'orr engata ena apa ninchoorie esile nitumoki atadamu ajo amaa ena Kata keifaa peelak iropiyiani anu kebaa sii engata naifaa pee elak Nena ropiyiani neeku ore Ina netaa esiai etipat oleng' ashu netaa entoki emaana oleng' amu eisaidia iltung'anak metaa keshuku iropiyiani inonok aasioki neshuku sii teng'ata naishaakino.

Ore nkoitoi naagira iltung`anak aiko peyie erip nkoitoi ashu ilomon oipirta laisilenok lenye naa ore iltung`anak lemelimu aajo kebaa irropiyiani ashu kebaa faida nashukie nena ropiyiani. Kebaa sii enkata ashu nerrep ajo kebaa enkata nifaa pee ishoorie. Niaku ore ina naa entoki e tipat oleng tenepuo iltung`anak aalikio ilaisilenok lenye too nkoitoi sidain ashu epuo aarrep ninche pee etumoki aanoto sii ninche ir customer nii teboo tene wueji.

Ore ening'o teniisum oltung'ani pee eyiolou ena siai naa lasima peiyata laptop ashu lasima peiyata emashini ino naji laptop neaku ore peiyata emashini naitodolu oltung'ani ajo kayi eiko teneoparet, kaji eiko teneisumare ashu teneitau ingulie tokitin, Kai eiko teneitumia naaji engulie tokitin naijio gugul, kaji eiko tenejing' onlain aitumiya ena mashini neeku ore ena naa esiai etipat oleng' ashu entoki etipat oleng' teniyiolou iltung'anak, neitodol sii feenye enaitransfaa files areu engae laptop ashu areu esimu neeku ore ena naa entoki etipat oleng' tolosho.

Ore ening'o eniisum oltung'ani pee eyiolou ena siai naa eng'as oltung'ani abaki niing'orr kalenda ino niing'orr ajo kaji eikununo, kaji engo teniisuj engolong'i, ee kakwa olong'i enefaii ene maana Kwa meifaa niruka, kakwa eifaa niyiolou birthday oltung'anak enetii, kakwa eifaa niyiolou ilturrurri engolong' niyata, peyie melo ake nipok engolong' Nijo alo aing'orr baadae eidipa aishunye, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' ashu ene maana teniing'orr oltung'ani kalenda ino.

Ore entoki nalotu idamunot tenadol ena naa entokitin' eonlain, entoki naijio esitisen, enaa shopping eyas oltung'ani te onlain Ashu enioda entokitin' te onlain neeku ore ena naa entoki etipat oleng' esitisen amu keeku ore details pooki enono netii pooki emashinini, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' ashu naa entoki efaida oleng' keisaidia iltung'anak toorishat pookin naanyamal iltung'anak ashu toorishat pookin nayieu oltung'ani eretoto.

Ore irreteni looyiu ashu Intokitin pookin nayiu naa keifaa oltung'ani niata ee ening'o enibooyo emoyiaritin pookin naajing' endaa ashu imoyiaritin pookin naiimu endaa neeku keifaa oltung'ani keifaa sii piipik fatalaisa inonok neifaa sii pee Ibukoki enk'are nimek sua ajo meetae imoyiaritin naaponu aajing' indaiki inonok neeku ore ena naa entoki etipat oleng' too iltung'anak loiremisho.

Ore ening'o pee inya ena daa aashu peinya kulo matunda naa eng'as oltung'ani alo aitau tolchampa ashu ainyiang'u tosokoni nintuku ore pee intuku nikesu Ina duo abobok enye, ashu Ina duo tokitin enye eoriong' yielo pee ikesu ashu iguatu aguet te nkalalem' nitumoki oltung'ani ainosa emetii shida ashu nitumoki ainosa meeta engabobok amu nakata ake ening' oltung'ani emeloni ashu nakata etii emeloni atwa ninye.

Ore entoki nagira aasa tene naa application ashua kepuonu iltung'anak aing'oru inkadii noshi naipang'ieki aapuo nkuapi eboo. Neeku ore ena ashua entoki naji Visa neeku ore ena naa entoki etipat oleng' ashua entoki naisaidia iltung'anak oleng'. Indim sii oltung'ani ayeu aing'oru ID ning'oru Visa, neeku ore ena naa entoki emaana oleng' ashua entoki etipat oleng' amu keipang' iltung'anak nepuo nkuapi eboo nepuo aing'uraa aapuo aing'orr intokitin naayau faida ashua ntokitin emaana tekulie kuapi.

ore ena naa entumo etipat nagira aendelea tene. naa orais le nkop e kenya ogira aifunsa ltung'anak ashu aliki iltung'anak. faidani e ecitizen, neeku ore ena naa entoki e tipat oleng'.amu kisaidia iltung'anak te nkata pookin nayieu iltung'anak eretoto. neeku ore ena siai naa entoki etipat, amu kifaa nifunsa iltunganak irkulikae isiatine ectizen, ashu entoki nagira aendelea tene.

Ore entoki nagira aasa tene naa iltung'anak logira aifunza irkulikae venye netum results ashu a irmatunda o ntemat nataasa, entemata e knec e kcse ashu kcpe. Neeku ore ena naake egirai aifunza venye natum inaduo results nataasie entemata enye onkilasini isiet ashu e noonkilasini ong'uan e sukuul naidipa.

ore ena naa ee egira iltunganak ashu enkitengenera kuhusu eninko oltungani tenetum matokeo ashu results oontemat naatasa ,anaa ine KCPE KCSE

ore ena naa egelare, ashu olaini ogirrae aagelu ilarikok. ore entoki etipat ashu ene maana tene wueji, naa kisaidia illtung'anak menoto larikok, nisaidia sii iltunganak metegelu ilarikok lo yieunot enye, neeku ore ena naa entoki etipat oleng, ashu entoki emaana oleng teesa tolosho. amu eyiolou iltunganak ilarikok sidain ,neyiolou iloota maendeleo neeku entoki sda ena teneesa temurua.

ore enkolong nataasa ena siai, ashu enkolong' nataasa ena, naa enkolong apa nagira aing'oru iropiyiani esukuul, naisaidia alak fee ,neeku ore ena naa entoki etipat oleng, amu ore helb ,ashu ore ena toki, kelo oltung'ani apply iropiyiani neeny enkata, naiteki ajo ketum, ashu enkata naifaa pee etum nena ropiyiani. ore pee etum neisaidia ailepunye enkisuma enye.

ore ena naa esiaai e Kenya Revenue Authority ashu( KRA). ore eninko pisum oltungani peyiolou ena naa lasima peyiolo oltungani aitumia computer ashuaa lasima oltungani piata engeno naihusianare o laptop ashu computer ,lasima si peyiolo ajo kaiko tene create account e KRA, kaji inko teniregister iltunganak te account e KRA, neaku ore ena naa entoki etipat oleng ashu entoki e maana oleng teneasa tolosho.

Ore irreteni Lena SOCIAL HEALTH AUTHORITY naa entoki ena nairejistae nikisaidia naaji nitum engadi nikisaidia ina adi aalak iropiyiani ashu nikisaidia ina adi aitalaku iropiyiani tesipitali neeku tenelo oltung'ani nitum oltung'ani omoi ashu ainitum ee oltung'ani oiko nimitumoki aisaidia atalaaki sipitali neeku ore ena naa entoki sidai teneesa tolosho.

Kore ntoki najira aendeleya te ene naa kejiraa aendeleya airejista nkerra eeh naas entamata e KCPE ne KCSE. Nkerra naati sukuul asho naitabatia kiwangoo naifaa nees entamata e mwishoo enye pee poo University asho pee poo colleges, asho o nkulee nailepu te Primary nipoo High school. Neeku ore ena nee ntoki e tipaat oleng asho ntoki e maana oleng teneasai te murrua amu ketodoolu maendeleo to nkerra naigira ailepuu apo ldarasani sapukin.

Ore entoki e tipat tena bae ashu entoki nagira aindelea tene naa enkikoo oltung'anak, kikoki iltung'anak peyie ees intokitin sidain ashu pee mitoki aas intokitin torok tolosho. Neeku kore ena naa entoki etipat oleng' amu kisaidia iltung'anak metaa mepong'ori iltung'anak, nisaidia sii iltung'anak metaa miush iltung'anak aas intokitin torok. Neeku ore ena naa entoki etipat oleng' ashu entoki e maana oleng' teneesa temurrua toltung'anak pookin.